Mũrĩmi nĩonaga baita kĩhĩri rĩrĩa akorwo akĩendia indo ciake ĩmwe kwa ĩmwe handũ ha gũtwara mathokoinĩ ma kĩ-mabũrũri. Na mũhano wa baita iria akoragwo akĩona, nĩ atĩ nĩakoragwo akĩhonokia mbeca iria angĩkorwo akĩhũthĩra rĩrĩa arakorwo agĩkua indo ciake kuuma mũgũnda nginya thoko-inĩ. Kuona agũri aya nĩmakoragwo makĩrĩhĩra indo ici kuuma mũgũnda. Baita ya keeri akoragwo akiona ni atĩ niakoragwo akihonoka kuumania na hathara ĩrĩa ĩkoragwo ĩngĩoneka rĩrĩa indo ciathuka. Mũno makiria rĩrĩa ĩrakuuwo kuuma mũgũnda nginya thoko-inĩ, o ũndũ ũmwe na riria ci thĩini wa thoko cietereire mũgũri. Baita ĩngĩ akoragwo agĩkĩona, nĩ kweherera marĩhi ma magoti marĩa mũndũ akoragwo akĩrĩha rĩrĩa arakorwo akĩigĩria indo ciake thoko. Na ũguo agakorwo we nĩahonoketie mbeca na kũgaciria Baita yake.

Mburũka cĩa ũrĩmi nĩ andũ arĩa gũtarĩ ũrĩmi o makoragwo makĩruta no nĩmaakoragwo makĩgũra indo kuma kũrĩ arĩmi na gũciendia na thogora mũnene. Maita maingĩ makoragwo magũrĩte indo ici kuma kũrĩ mũrĩmi na thogora wa becũ. Mawĩra ma mburũka nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩmaruta indo mũgũnda makorwo magĩtwara thokoinĩ na mũno makĩria makorwo makĩnyitithania mũrĩmi o ũndũmwe na mũgũri. Maita maingĩ mburũka nĩmakoragwo makĩgũra indo nini kuma kũrĩ arĩmi arĩa anini na gũcoka gũciga nginya ikinyanĩrie harĩa marenda na gũcoka gũcitwara thokoinĩ. Wakerĩ mburũka nĩmakoragwo magĩtigĩrĩra nĩmakorwo makiuga nĩ thogora ũrĩkũ ũgũkorwo ũkĩendio thĩinĩ wa thoko itiganĩte na oho magakorwo makĩrĩa mbeca nyingĩ gũkĩra mũrĩmi.

Kwĩna njĩra nyingĩ thirikari nene, ona kana thirikari cia kauntĩ, ingĩkorwo igĩteithĩrĩria arĩmi anini kuona thoko ya irio ciao, na ũmwe wa ũndũ ũrĩa mangĩkorwo magĩka mũno makĩria thirikari cia kauntĩ, nĩ gũcokanĩrĩria arĩmi oothe anini, thĩinĩ wa kauntĩ ciao, na kũmathondekera handũ harĩa mangĩkorwo magĩtwara maciaro mao, na kuuma hau magakorwo makĩmanyitithania na iganda iria ikoragwo igĩthondeka indo kuumana na maciaro macio arĩmi acio makoragwo makĩrĩma, kwa mũhano angĩkorwo nĩ arĩmi a marigũ, thirikari ya kauntĩ no ĩkorwo ĩkĩmethera handũ harĩa marĩkoragwo magĩtwara marigũ mao, kuuma hau makorwo makĩmanyitithania na kĩganda kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩthondeka indo ciumanĩte na marigũ ta mũtu, o ũndũ ũmwe na juici, na oho no makorwo magĩkorwo nĩmanyitanĩra na thirikari iria ingĩ cia kauntĩ, iria ikoragwo itarĩ na indo iria ikorogwo igĩkora gĩcigo-inĩ kĩao, kwa mũhano angĩkorwo kauntĩ ĩmwe nĩ ĩkoragwo ĩgĩkoria thũkũma o ũndũ ũmwe na thibinagi, no makorwo makĩnyitanĩra na kauntĩ ĩngĩ ĩrĩa indo icio itakoragwo igĩkora, na kũgũrĩra arĩmi ao ngari cia hehe na oho gũkorwo magĩcokanĩrĩria arĩmi aya makorwo makĩruta indo ciao kuuma kauntĩ ĩno ĩyao, nginya kauntĩ ĩrĩa indo icio itakũraga, oho thirikari nene no ĩkorwo ĩgĩcokanĩrĩria arĩmi aya na gũkorwo ĩkĩmanyitithania na thoko cia nja wa bũrũri.

Thirikaari nĩ ĩkĩrĩte mawatho matiganĩte megiĩ wonjoria wa gũkĩria indo cia ũrĩmi mĩhaka-inĩ. Niguo gũtigĩrĩra nĩ magitĩra A-Kenya. Kwa mũhiano, nĩmakoragwo mekĩrĩte watho atĩ rĩrĩa ũrarehe mbembe kuuma bũrũri ũngĩ, no nginya mbembe icio ikorwo ithimĩtwo wagĩrĩru wacio. Na mũno makĩrĩa ikoretwo, ikorwo ithimĩtwo ũgwati wa Aflatoxin, nĩguo gũtigĩrĩra A-Kenya matinareherwo mbembe cina thumu gũkũ bũrũri-inĩ. O ho thirikari nĩkoretwo ĩkĩrĩte watho atĩ ndũngĩkorwo ũkĩrehe matumbĩ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩguo kũgitĩra arĩmi kuumania na thogora wa matumbĩ ndũgakorwo ũkĩgwa thĩ na makorwo makĩaga baita kuumana na ũrĩmi wao. O ho nĩmakoragwo magirĩtie kũrehe cukari gũkũ bũrũri-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩra arĩmĩ a cukari nĩmakorwo makĩendia cukari wao na thogo ũrĩa wagĩrĩire. Na makorwo makĩona umithio kuumana na ũrĩmĩ wa cukari. O ho thirikari nĩ ĩkĩrĩte watho wa kũaga kũrehwo kwa iria gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra arĩmĩ a iria nĩmagunĩka na ũrĩmi wa iria. Kuona iria rĩrĩa rĩaingĩha gũku bũrũri-inĩ A-Kenya nĩmakoragwo makĩendia iria rĩao na thogora wa becũ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria o makorwo magĩthĩi hathara. Na nĩkĩo thirikari ĩkoragwo ĩkĩgiria iria kuuma bũrũri, mabũrũri ma nanja nĩguo gũtigĩrĩra A-Kenya nĩmona baita iria yagĩrĩire.

Kwĩna maũndũ matiganĩte marĩa arĩmi makoragwo magĩthingata, rĩrĩa maratwa matwa makũrĩa kana ma thoko ĩrĩa megũkorwo makĩendia indo ciao, na wa mbere makoragwo magĩthingata nĩ gĩkĩro kĩa mũrĩmi haha tũkĩrorakana nĩ mũrĩmi wa gĩkĩro kĩnini, kana nĩ mũrĩmi wa gĩkĩro kĩnene, wa kerĩ nĩ mũthemba wa irio, kana indo kana mũmera ũrĩa mũrĩmi arakorwo akĩ agĩkũria, wa gatatũ nĩ mũigana wa indo iria arakorwo agĩkũria, wa gatatũ nĩ mĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrorwo thĩinĩ wa thoko itiganĩte, kwa mũhano, angĩkorwo mũrĩmi nĩ mũnini, aya gũkorwo akĩendia indo ciake thĩinĩ wa thoko iria imũrigicĩirie, kana iria ihakuhĩ nake, akĩrora thogoro wa kũruta indo icio kuuma gwake mũciĩ, kana kuuma mũgũnda-inĩ ngina thĩinĩ wa thoko, angĩkorwo nĩ mũrĩmi mũnene nĩ egũkorwo na ũhũtho wa gũtwara indo icio thĩinĩ wa thoko cia nanja, na angĩkorwo nĩ mũrĩmi nĩ ararĩma indo iria cikoragwo igĩtho, ikĩgũrwo kuuma eeh thĩinĩ wamabũrũri ma nanja ta kahuwa o ũndũ ũmwe na macani, mũrĩmi ũcio nĩ akoragwo na ũhũthũ wa gũtwa itwa, atĩ indo ciake ekwenda gũciendia thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, ũguo noguo gũthiaga na mbere angĩkorwo nĩ mũrĩmi tawa mahũwa marĩa matarĩ thoko gũkũ bũrũri-inĩ, no nĩmarĩ thoko mabũrũri-inĩ mananja.

Andũ na ikundi irĩa ikoragwo ikĩheana motungata ma maũndũ ma hi na hi gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ makoragwo na kahinda karitũ rĩrĩa kwagĩa ng'aragu ona kana mũtino wa kĩguũ. Kuona kwa mũhano rĩrĩa kwĩ na kĩguũ, maĩ nĩ makoragwo magĩthũkia mabarabara o ũndũ ũmwe na ndaraca. Ũndũ ũrĩa ũritũhagia gũkinya kana gũkinyĩra kwa andũ arĩa makorwo mang'etheirwo nĩ kĩng'ũki gĩkĩ kĩa maĩ kana kĩguũ. Rĩrĩa kwĩna ng'aragu, motungata maya nĩ maritũhaga mũno makĩria, kuona nĩ gũbataragwo, nĩ gũkoragwo gũgĩbatarwo indo nyingĩ cia kũhe kana kana gũteithia andũ arĩa magomeirwo nĩ ng'aragu. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩra indo irĩa nini ciĩ kuo cia gũteithania. Na kũguo motungata maya ma hi na hi makaritũha mũno makĩria.

Andũ arĩa mendagĩria indo ciao mĩkĩra-inĩ ya barabara kaũntĩ-inĩ ya kajiado, nĩ makoragwo magĩcemania na mathĩna maingĩ, mamwe mamo marĩ atĩ andũ aya makoragwo makĩenderia indo ciao thĩiniĩ wa ibanda. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga indo ciao ikorwo ikĩũmbwo nĩ rũkũngũ ũndũ ũmwe na gũcinwo nĩ riũa na gũthũkangia indo ici o ũndũ ũmwe na gũciagithia riri, ũndũ urĩa ũtũmaga makorwo makĩaga agũri. Wa keerĩ nĩ atĩ barabara nyingĩ cia Kajiado citikoragwo ithondeketwo na njĩra njega, ũndũ ũrĩa ukoragwo ũgicũngirĩria gũkorwo na namba nini ya andũ arĩa marathiĩ na magũrũ, ũndũ ũrĩa ũcũngagirĩria kũaga gwa thoko kwa indo iria makoragwo makĩendia. Ũndũ ũngĩ, andũ aya makoragwo magĩcemania naguo, nĩ gukorwo makĩnyariirwo na kũhahamwo nĩ ma-abithaa a thirikari cia kauntĩ, o ũndũ ũmwe makĩmetagia mahaki, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria o gũkorwo na baita nini makĩendia indo ciao rĩrĩa makorwo magĩtio mahaki nĩ ma-abithaa aya a Kauntĩ. O ho andũ aya makoragwo makĩenderia indo ici mĩkĩrĩ kĩ, mĩkĩra-inĩ ya barabara, nĩ makoragwo mena thĩna wa ũĩci, kuona indo ciao itikoragwo igitĩirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũno makĩria mathaa-inĩ ma ũtũkũ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria kũiywo kwa indo ciao.

Arĩmi nĩ magunĩkaga na njĩra nene thĩiniĩ wa ngwatanĩro cia wonjoria cia icigĩrĩra, ona kana rĩrĩa kwĩna ũnyitanĩri wa gatagatĩ ka mĩhaka. Na kwa mũhano, arĩmi nĩ magunĩkaga na atĩ, nĩ makoragwo magĩnyĩra thoko nene tiga tu cia bũrũri wao, no nginya cia mabũrũri marĩa mamarigicĩirie. Kuona nĩ gũkoragwo na wĩiguano atĩ arĩmi a mabũrũri maya no makorwo makĩendia indo ciao thĩiniĩ wa mabũrũri marĩa me thĩiniĩ wa ngwatanĩro ĩno. Kwa mũhano ngwatanĩro ya Abirika ya irathĩro, nĩ makoragwo metĩkĩrĩtwo kwendanĩrĩa indo kuuma bũrũri ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ, hatarĩ na mathĩna manene kana mĩtaratara mĩrũrũ ya mĩhaka-inĩ. Oho, rĩrĩa bũrũri wekora thĩiniĩ wa wa ngwatanĩro ta ya COMESA arĩmi nĩ makoragwo makĩgunĩka na njĩra ya atĩ, nĩ makoragwo na thako nyandandũku, na oho, indo ciao nĩ ikoragwo ikĩona thogora mũnene kuona tu matikoragwo makĩĩrĩgĩrĩra thoko nini ya bũrũri. Oho thĩiniĩ wa mabũrũri maya nĩ makoragwo magĩkĩra eeh mawatho na mĩtaratara, na na kweheria mĩkana o ũndũ ũmwe na wagĩrĩru wa indo. Makĩiganania indo ici ciothe nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi aya nĩ makorwo makĩingĩra thĩiniĩ wa mabũrũri maya hatarĩ na ungumania.

Moritũ nĩ maingĩ marĩa makoragwo makĩrũmanĩrĩra na onjoria arĩa makoragwo makĩendia indo irĩa ithũkaga naihenya cia ũrĩmi. Wa mbere, arĩ atĩ indo ici, nĩ ikoragwo igĩbatara ũbacĩrĩru mũno makĩria, rĩrĩa irakorwo ikĩgethwo. Wa keerĩ, nĩ atĩ, indo ici no nginya ciendio naihenya. Kuona ikoragwo na kahinda kanini tu ga gũikara, na na mwonjoria angĩkorwo akĩaga thoko, indo ciake nĩ ikoragwo igĩthũka. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩmũcũngĩrĩria hathara nene. Wa gatatũ nĩ atĩ, indo ici nĩguo cikorwo ikĩrutwo mũgũnda nginya thoko, no nginya ikorwo igĩtwarwo na ngari hehu. Na cingĩaga ũguo, nĩ cikoragwo igĩthũka naihenya. Wa kana nĩ atĩ, ciakinya thĩiniĩ wa thoko, no nginya ikorwo ikĩigwo handũ hahehu, nĩguo itigathũke naihenya. Thĩna ũngĩ ũkoragwo ũkĩgomera onjoria aya nĩ atĩ nĩ makoragwo makĩaga thoko cia kũraihu, kuona ũgĩtwara kana ũgĩkinyĩra thoko cia kũraihu, no nginya ũkorwo na ngari ĩna heho, na wakorwo ũgĩkĩaga nĩ kuuga ndũgũkorwo ũgĩkinyĩra thoko ici cia kũraihu. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩagithia arĩmi aya kana arĩmi aya thoko njega.

Rĩrĩa arĩmi moka hamwe, na kũnyitana thĩiniĩ wa gĩkundi, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo na baida nyingĩ. Kuona wa mbere, nĩ makoragwo makĩrehe indo ciao hamwe na gũciendia hamwe. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria o gũkorwo na hinya wa kuuga makwendia na mbei ĩrĩkũ. Wa keerĩ nĩ atĩ, rĩrĩa arĩmi macokanĩrĩra, nĩ makoragwo mena hinya wa gwetha thoko nene thĩiniĩ wa iganda ona kana thĩiniĩ wa onjoria anene. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria o gũkorwo makĩona thoko hatarĩ wa wagagu, o ũndũ ũmwe na kwendia indo ciao na thogora ũrĩa wagĩrĩire. Ũndũ ũngĩ ũteithagia arĩmi rĩrĩa makorwo makĩnyitana thĩiniĩ wa ikundi, nĩ atĩ nĩ makoragwo na hinya wa gwĩkĩra indo ciao marĩtwa. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩongerera ikĩro cia indo ciao thĩiniĩ wa thoko, na gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩamũkĩra mbeca nyingĩ thĩiniĩ wa thoko. Ũndũ ũngĩ arĩmi mateithĩkaga naguo rĩrĩa manyitanĩra, nĩ gũtigĩrĩra atĩ indo ciao nĩ nĩ ciendio hamwe, na haha no mahote gũkorwo makĩona thoko cia kũraihu. Na rĩrĩa me thĩiniĩ wa gĩkundi nĩ makoragwo na ũhũthũ wa gũtwara indo ici na njĩra hũthũ. Tondũ gĩkundi no kĩhote gũkorwo gĩgĩteithĩrĩria harĩ kũgĩa na ngari o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra mabataro marĩa marabatarĩka indo icio nĩguo ikinye thoko-inĩ nĩ makinyanĩra.

Nĩguo kũgacĩrithia thoko yawendia wa mahiũ o ũndũmwe na indo iria ciumanaga na nyamũ gũkũ bũrũrinĩ, arĩmi na thirikari nĩirabatara gũkorwo makĩrora maũndũ matiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra thoko ĩno nĩyagacĩra. Ũndũ wa mbere mabatie nĩ kũrora nĩ gũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩmarakũria na makarera mũthemba wa nyamũ ĩrĩa yagĩrĩire. Wakerĩ nĩmabatie gũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩmakorwo makĩhe njanjo nyamũ ciao nĩguo gũtigĩrĩra nĩciakinyanĩria ikĩro iria ciagĩrĩire either nĩ cia nyama kana nĩ cia njũa. Na wagatatũ nĩmabatie gũtigĩrĩra atĩ irio iria marakorwo makĩhe mahiũ mao nĩmakinyanĩirie ikĩro na mũno makĩria matigĩrĩre nĩmarakũria iriyo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa kwĩna riũwa ng'ombe ici itinakorwo igĩkua nĩũndũ wa kwaga nyeki. Oho nĩmabatie gũtigĩrĩra tĩ kũrĩa ng'ombe ici cithĩjagĩrwo nĩgwathondekwo na ikĩro cia kĩrĩu. Na oho matigĩrĩre nĩmaka nyũmba hehu cia kũigaga nyama o ũndũ ũmwe na indo iria ciumanaga na nyamũ ici nĩguo gũtigĩrĩra itinathũka na ihenya na ciacũngĩrĩria hathara kũrĩ mũrĩmi.

Ta mũrĩmi ũrarĩma nĩ ũndũ wa biacara, kwĩna maũndũ, matiganĩte ũbatie gũkorwo ũgĩka nĩguo gũtigĩrĩra atĩ we nĩwakorwo ũkĩona baita ya ya igũrũ harĩ indo iria ũrarĩma. Wa mbere nĩ ũbatie gũkorwo ũkĩrora nĩ kĩmera kĩrĩkũ ũrarĩma, na gũtigĩrĩra atĩ we ndũnahanda ta arĩmi arĩa angĩ, niguo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa maciaro maku marakorwo magĩkũra na makugethwo, wee nĩ wakorwo ũkĩona thoko njega. Kwa mũhano nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhanda mbere rĩrĩa mbura ĩtaurĩte na thĩkũ cigana ũna nĩ guo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa mbura ĩraura we maciaro maku nĩ makũrũ na matigĩtie o hanini gukorwo magethiĩ thoko, na weka ũguo nĩ ũtigagĩrĩra atĩ we nĩ waigĩra thoko o rĩrĩa gũtari na indo nyingĩ. Na njĩra ĩyo ũgakorwo we nĩ wayiukia thogora wa igũrũ wa indo ciaku. Wa keerĩ nĩ ũbatie gutigĩrĩra atĩ nĩurarĩma indo iria andũ arĩa angĩ matarakorwo makĩrĩma, nĩguo gũtigĩrĩra rĩrĩa wathiĩ thoko indo iria irendio no ciaku na gũtirĩ na indo ingĩ nyingĩ. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria o rĩngĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩwendia indo ciaku na thogora ũrĩa ũkwenda. Na njĩra ĩyo ũgakorwo nĩ wakorwo ũkĩyiukia thogora wa ĩgũrũ mũno makĩria.

Ta mũrĩmi mũnini nyendagia indo ciakwa irĩa ikoragwo ĩgĩbatara gũthiĩ nja wa bũrũri kũhĩtũkĩra ĩnjeniti. Kuona nĩ hinya mũno mũrĩmi kĩũmbe gũkorwo agĩkinyanĩria ikĩro iria ikoragwo igĩbatarĩka nĩguo gũkorwo ũkĩendia indo kũhĩtũkĩra icigĩrĩra cia wendia wa nja wa bũrũri, na oho mũigana wa indo irĩa ikoragwo ikĩbatarĩka.

Ta mũrĩmi nĩũbatie gwĩka mathabu maku nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ hĩndĩ ũrakorwo ũtarĩ na mbeca cia gũtwarithia ũrĩmi waku na mbere. Kwa mũhano angĩkorwo nĩũrarĩma indo itiganĩte nĩ ũbatiĩ gũtigĩrĩra wĩna indo cia kwendia o mũthenya kwa mũthenya mbere ya wetereire iria ingĩ iria marĩhi macio makoragwo makĩoya kahinda. Kwa mũhiano nĩngoragwo na ũrĩmi wa thibinaji na thũkũma na ũndũ ũmwe na nyeni cia kĩmerera na oho nĩngoragwo na ũrĩmi wa macani na kahũa. Ngoragwo ngĩendia indo ta thũkũma na spinaji thĩinĩ wa thoko ya gũkũ bũrũrinĩ tondũ nĩ thoko ya o mũthenya, ĩrĩa ĩtigagĩrĩra nĩndakorwo ngĩona mbeca cia gũtwarithia na mbere ũrĩmi wakwa rĩrĩa njetereire marĩhi ma kahũa o ũndũmwe na macani marĩa moyaga kahinda mbeca ciao ingĩkaingĩra.

O ũrĩa tekinoronjĩ ĩrakũra noguo ĩrahe andũ kamweke ga gũkorwo makĩhũthia mĩrutĩre yao ya wĩra. Kwa mũhano arĩ rũhonge rwa mĩako ũrĩa rĩu ũgĩkorete atĩ andũ nĩ maraka nyũmba cia ngoroba nyingĩ. Na mĩakĩre ya rĩu nĩ icenjetie ti ta ya nahau gatene. Kũona rĩu mũndũ akĩambĩrĩria mwako nĩ arakorwo andĩkĩte kahinda karĩa angĩenda mwako ũcio ũkorwo ũkĩoya. Na kwoguo agakorwo agĩetha njĩra nguhĩ cia gũkorwo akĩrĩkia mwako wake wa naihenya. Kwa mũhano macini cia gwaka kana cia kuoya mahiga nĩ ciũkĩte gũteithia kuona nĩ ikoretwo ikĩruta wĩra ũrĩa hau gatene wakoragwo ũkĩrutwo nĩ namba nene ya andũ. Ũndũ ũria ũcũngĩrĩirie kũnyihanyihio kwa andũ thĩinĩ wa mĩako. Moguni mamwe nĩ atĩ namba ya andũ yanyiha thĩinĩ wa mĩako noguo mbeca kana mahũthĩro ma mbeca ma gwaka nyũmba ĩyo marakorwo makĩhũthahũtha na magathiĩ thĩ. Namo na ũguni ũngĩ nĩ atĩ hathara ĩrĩa yoimanaga na mĩtino ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhanĩka thĩnĩ wa manyũmba magĩakwo, nĩ ũndũ wa andũ gũkorwo marĩ aingĩ, ũguo noguo ĩnyihanyihĩte. Na o ho mbeca irĩa ciakoragwo íkĩhũthĩka kũandĩka andũ aingĩ kwa mũhano makĩambatia mahiga, rĩu nĩ inyihanyihĩte kuona macini ĩmwe nĩ ĩrakorwo ĩkĩruta wĩra wa andũ namba nene.

Rĩrĩa mũndũ araka nyũmba nĩ akoragwo agĩthingata maũndũ matiganĩte ta ũgitĩri wa nyũmba ĩyo, o ũndũ ũmwe na ũtũro wa nyũmba ĩo. Moguni nĩ maingĩ marĩa mumanaga na gwĩkĩra ndirica na mĩrango ya cuma, kuona rĩrĩa weka ũguo nĩ ũtigagĩrĩra atĩ ũgitĩri wa nyũmba yaku wĩ igũrũ. Ũndũ ũngĩ umanaga na gwĩkĩra mĩrango na ndirica cia cuma, nĩ atĩ nĩ ũmenyaga atĩ ndũgũkorwo ũkĩmĩthondeka naihenya, nĩ amu nĩ ĩkoragwo ĩgĩikara gwa kahinda karaya. Ũguni ũngĩ ũkoragwo ũkiumana na gũthondeka mĩrango na ndirica cia cuma nĩ atĩ nĩ ũmenyaga atĩ ona kũngiuma mwaki, mĩrango ĩno gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩkorwo ĩkĩhĩa, na ũguo ĩgakũhe ũtungata wa kahinda karaihu. Rĩrĩa wakorwo ũgĩĩkira mĩrango ĩno nĩ ũmenyaga atĩ ndĩgũkorwo ĩgĩthũkanga na ihenya nĩ amũ rĩrĩa ĩkuo ndĩkoragwo ĩgĩthũkio nĩ riũa kana maĩ ona ndĩkoragwo ĩkĩguma naihenya, o ũndũ ũmwe ndĩkoragwo ĩkĩrĩo nĩ mũthũa, ũndũ ũrĩa ũkwehagĩrĩria hathara o ũndũ ũmwe na mahũthĩro ma gũtinda ũgĩcenjia mĩrango na ndirica ici, kuũguo igakũhe ũtungata wa kahinda karaya.

Thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, niguo ũkorwo ũkĩheyo marũa makwonania we wĩ mũkenya, kana wĩ mũikari wa bũrũri ũyũ, nĩ ũrabatara indo itiganĩte, wambere, nĩ ũrabatara gũkorwo na marũa ma rĩrĩa waciarirwo, na rĩrĩa waciarirwo nĩguo kwonania waciarĩirwo kũu, wa kerĩ, nĩ ũrabatara gũkorwo na marũa ma cibũ wa itũra rĩanyu ma gwĩkĩra wĩira atĩ we nĩma waciarĩirwo thĩinĩ wa itũra rĩu, wa gatatũ, nĩ ũrabatara gũkorwo na marũa ma rĩrĩa warĩkirie thukuru na nĩ thukuru ũrĩkũ, nĩguo kwonania nĩma we nĩ ũkoretwo wĩwa thukuru ũcio, wa kana, nĩ ũrabatara gũkorwo na gĩbandĩ kĩa mũciari waku, nĩguo kuonania aciari aku na nĩguo makorwo me thĩinĩ wa marũa maku marĩa thirikari ĩgũkorwo ĩgĩkũhe.

Thimũ nĩ yokire kũhũthia mũtũrĩre, kuona nĩ ĩtuĩkĩte gĩcunjĩ kĩa mũtũrĩre wa o mũthenhya kwa o mũthenya, kuona maita marĩa maingĩ ngoragwo ngĩaranĩria andũ ngoragwo ngĩhũthĩra thimũ, mũno makĩria angĩkorwo andũ acio matirĩ hakuhĩ naniĩ, thimũ nĩ yokire kũhũthia maũndũ, kuona tonginya ũkorwo handũ hamwe na mũndũ ũrĩa ũrenda kwarĩria, kuona no ũhote gũkorwo ũkĩhũrĩra mũndũ thimũ, kana kũmwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ eharaihu, ũndũ ũrĩa ũhũthĩtie wĩiguwano o ũndũ ũmwe na mĩrutĩre ya wĩra ya o mũthenya, kwa mũhano, angĩkorwo ndĩna wĩra na harĩa wĩra ũcio ũrĩ tiho njikaraga, na kwĩna andũ mararuta wĩra ũcio, nĩguo kũmenya ũrĩa wĩra ũcio ũrathiĩ na mbere, kĩrĩa batiĩ gwĩka kana kĩrĩa njĩkaga, no kũhũra thimũ kana kũmandĩkĩra ndũmĩrĩri nini, na thutha wa ndagĩka nini, ngakorwo nyamũkĩrĩte ndũmĩrĩri ya ũrĩa wĩra ũcio ũrathiĩ na mbere, thimũ nĩ cia teithirie kuona no ũhote gũkorwo ũgĩkinyĩra mũndũ nahi nahi, onakana rĩrĩa ũrenda kũmũtũmĩra ndũmĩrĩri ya hinahi, tonginya ũkorwo ũgĩthiĩ nginya harĩa mũndũ ũcio arĩ, ũndũ ũrĩa ũhũthagia maũndũ o ũndũ ũmwe na na gütigĩrĩra atĩ ndũnakorwo ũgĩteanga mathaa maingĩ.

Kũrĩ mweri wa ikũmi mwaka wa ngiri ĩgĩrĩ na ikũmi na kenda, thirikari ya bũrũri wa Kenya, nĩ yakorirwo ĩgĩcenjia mbeca na magĩkorwo makĩrehe mbeca njerũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa wandũngirie hathara nene mũno, ũritũ wa mbere ũrĩa ndakorirwo ngĩcemania naguo, nĩ gũcemania nakarĩa nĩme arĩa makorirwo makĩhe mbeca cia maigĩrĩra, na tondũ ndioĩ ũrĩa mbeca icio njerũ ciabatiĩ gũkorwo ihana, ngĩkorwo ngĩingĩra thĩinĩ wa hathara nene mũno, ũritũ ũngĩ ndakorirwo ngĩtũngana naguo, nĩ atĩ ndiamenyaga kũrĩa ndabatiĩ gũkorwo ngĩcenjia mbeca iria ngũrũ nĩguo ngorwo ngĩnengererio mbeca iria njerũ, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie niĩ ngoro ngĩtigwo na mbeca nyingĩ mũno ico ciarĩ ngũrũ, na kũndwara hathara yarĩ nene makĩria.

Kenya no wambĩrĩrie biacara nyingĩ no ĩmwe yacio nĩ wendia wa nguo. Biacara ĩno nĩ ĩrĩ ũguni mũnene nĩ amu gũtirĩ hĩndĩ biacara ĩno ĩgathiĩ thĩ. Kwa mũhano gũtirĩ hĩndĩ andũ magatiga gwĩkĩra nguo na kĩrĩa ũbatiĩ kũmenya nĩ ũrĩa ũrĩkoragwo ũgĩcenjia nguo irĩa ũrenda kwendia kũringana na mahinda. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ hĩndĩ waga thoko ya nguo irĩa ũrenda kwendia. Kwa mũhiano no ũkorwo ũkĩmenya nĩ nguo irĩkũ ikoragwo igĩthiĩ mũno hĩndĩ ya maambũra ũkorwo ũgĩcirehe. Na o ho nĩ ũbatiĩ kũmenya nĩ nguo irĩkũ irathiĩ mũno kahinda-inĩ kau. Wa gatatũ nĩ ũbatiĩ kũmenya rĩrĩa ciana iracoka thukuru nĩ nguo irĩkũ ikoraga ikĩendio mũno, na ũkorwo ũgĩciiga thĩinĩ wa nduka yaku. Ũngĩka ũguo biacara yaku no ĩgathĩre mũno makĩrĩa, kuona nĩ ũrĩkoragwo ũkĩmenya nĩ nguo irĩkũ ũkũendia hĩndĩ ciothe mwaka mũgima.

Nĩguo mũndũ ahingũre akaunti ya bengi, na bengi ya Posta gũkũ bũrũri-inĩ, nonginya akorwo akinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana nĩguo akorwo na gĩbandĩ, kuona ndũngĩhota kũhingũra akaunti ũtarĩ na gĩbandĩ, oho angĩkorwo nĩ mwana ũrenda kũhingũra akaunti, no ahingũrĩirwo nĩ mũciari wake, kana ũrĩa maikaraga nake, nĩguo atigĩrĩre atĩ we nĩ ahũthĩra gĩbandĩ gĩake, oũndũ ũmwe nĩ athiĩ na na marũa magũciarwo ma mwana ũcio, na oho nĩ athiĩ na tũbica tũnini nĩguo kũhingũrĩra mwana ũcio akaunti ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩkĩramatwo nĩ mũndũ ũcio mũgima.

Kaingĩ na kaingĩ nĩ rĩrĩa ũkoraga mũtaratara wa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ ũrathomithia arutwo tu gũkorwo makĩhĩtũka kĩgeranio, no ndũrakorwo ũkĩmathomithia mathomo marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩmateithia na ũũgĩ wa mũtũrĩre. Nĩguo gũtigĩrĩra rĩrĩa makorwo makĩrĩkia thukuru nĩ makorwo makĩethera mawĩra kana gwĩthondekera mawĩra. Naguo ũndũ ũrĩa thirikari ibatiĩ gũkorwo ĩgĩka nĩ ĩtigĩrĩre nĩ yakorwo ĩgĩkĩrĩra na kũrongoreria mathomo megiĩ kothi cia moko. Mathomo ta marĩa makoragwo me ma mathabu o ũndũ ũmwe na science. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arutwo arĩa marakorwo makiuma thĩiniĩ wa thukuru, nĩ moima kuo mena ũgĩ wa gũka gwĩthondekera mawĩra. O ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ maambia makambuni mao o kĩũmbe. No tikũmathomithia ũrĩa megũka kũmatha mawĩra gũkũ nja.

Mũtaratara mwerũ wa mathomo wa CBC, nĩ ũgũkorwo na moguni maingĩ makĩria harĩ bũrũri o ũndũ ũmwe na arutwo . Kuona ndũrarongoreria tuu o gĩthomo gĩa kĩrathi, no nĩ ũrakorwo ũkĩrongoreria maũndũ mangĩ ta marĩa mũrutwo arathimĩtwo namo. Ta taranda ĩrĩa enayo o ũndũ ũmwe na mathomo marĩa aranyita gũkĩra marĩa mangĩ. Kwa mũhano, angĩkorwo mũrutwo nĩ arakorwo na ũũgĩ mũno makĩria wa maũndũ ma mĩako, mũtaratara ũyũ CBC nĩ ũrarongoreria mwana akorwo agĩthoma mathomo marĩa makamũteithia thĩiniĩ wa kothi ya waki. O ũndũ ũmwe mwana nĩ arakorwo akĩũrio nĩ ũndũ ũrĩkũ angĩenda gũkorwo agĩka rĩrĩa akarĩkia thukuru. Na gũtigĩrĩra nĩ akorwo agĩthomithio mathomo marĩa makamũteithia harĩ kothi ĩrĩa agakorwo agĩka. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ akorwo mwana nĩ arakorwo na taranda ya mĩthako, mũtaratara ũyũ wa CBC nĩ ũratigĩrĩra atĩ mwana ũyũ nĩ akorwo agĩthing'ĩrĩrio gũkorwo agĩthaka mathako marĩa arakorwo akĩhota na njĩra njega, nĩguo gũtigĩrĩra ndanakorwo akĩũrĩra okorwo ndanahota mathomo ma kĩrathi, no nĩ amũ nĩ egũkorwo agĩcangarara thĩiniĩ wa mĩthako ĩrĩa arĩ nayo.

Nĩguo kwamũkĩra motungata ma thirikari kũhĩtũkĩra rũrenda-inĩ, no nginya ũkorwo ũkĩrĩha kũhĩtũkĩra pay bill ya thirikari. Ũyũ nĩguo mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ nĩ kũhũthĩra. Wambere ũbatiĩ gũthiĩ rũrenda-inĩ rwa eCitizen, akorwo wĩna akaunti yaku, ũgwĩkĩra namba yaku ya gĩbandĩ kana imĩrũ nĩguo ũkorwo ũkĩingĩra thĩiniĩ wa akaunti yaku. Okorwo ndũrĩ, ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthondeka akaunti yaku na njĩra ya gũcagũra harĩa kwagĩrĩire either ha Mũkenya kana mũndũ umĩte bũrũri wa na nja. Ikinya rĩa gatatũ nĩgũtigĩrĩra nĩwacagũra mĩnĩstĩrĩ kana rũhonge rwa thirikari rũrĩa ũrabatara motungata maguo na ũtigĩrĩre nĩwandĩka nĩ ũtungata ũrĩkũ ũreda. Ikinya rĩa kana nĩ kũihũria maũndũ makwĩgiĩ thĩiniĩ wa bomu ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩheo thĩiniĩ wa rũrenda rũu rwa thrikari. Ikinya rĩa gatano, nĩ ũkorwo ũgĩcagũra kũrĩha na paybill ya thirikari nĩyo igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ, kuma hau nĩũgũkorwo ũkĩheo akaunti namba ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩheo kuma rĩthiti-inĩ ĩrĩa waheo nĩ thirikari. Nĩũgũkorwo ũkĩmĩcagũra ũkorwo ũgithiĩ thĩiniĩ wa mũtambo wa Mpesa na ũkorwo ũkĩrĩhĩra motungata maku. Ikinya rĩa gatandatũ nĩ ũruta rĩthiti ĩyo kuma mũtambo-inĩ wa thirikari na kũũcabithia.

Thikrikari yakorirwo ĩgĩtwa itua rĩa gũkorwo ĩkĩhũthĩra Paybill ĩmwe thĩinĩ wa motungata mayo mothe, nĩguo wa mbere gũtigĩrĩra motungata mothe ma thirikari nĩ marehwo handũ hamwe, na oho, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ yakorwo ĩgĩthinga marima marĩa mbeca cia thirikari ciakoragwo ikĩũrira, kuona o rũhonge rwa thirikari na ministry marĩkoragwo na Paybill yao kĩũmbe, ũndũ ũrĩa watũmaga mbeca cia thirikari ciũrĩre kũndũ kũingĩ, gĩtũmi kĩngĩ gĩatũmire thirikari ikorwo ĩkĩrehe motungata makoragwo makĩrĩhwo na Paybill ĩmwe, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ yakorwo ĩgĩkoria mbeca iria cionganagio nĩ thirikari, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ yahota gũkorwo ĩkĩhingia mabataro mayo ma mbanjeti ya bũrũri.

Rũrĩrĩ rwa cumarĩ rũkoragwo rũgĩikara rũgongo rwa bũrũri na makoragwo magĩkũrũhania na ũrĩithia wa mahiũ, na nĩ makoretwo magĩka maũndũ matiganĩte nĩguo kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Wa mbere, nĩmakoretwo magĩkĩra mĩkana na gũtiga gũtema mĩtĩ nĩguo ĩcinwo makara, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria tĩri gũtigwo wanĩkĩirwo riũa. Wa kerĩ, nĩmatigĩrĩire atĩ matirarĩithia ng'ombe cio handũ hamwe, nĩguo gũtigĩrĩra ng'ombe itinarĩa nyeki cianina ciakinyĩra tĩri, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria riũa gũkorwo rĩgĩracina tĩri mũno makĩria, o ũndũ ũmwe na rũhuho gũkorwo rũgĩkua tĩri ũyũ. Wa gatatũ, nĩmatigĩrĩire atĩ nĩmakorwo magĩthamia ng'ombe ciao kuma gĩcigo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ, nĩguo gũtigĩrĩra matinanina nyeki ĩrĩa ĩkoragwo ĩgitĩire tĩri, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria tĩri ũyũ gũkorwo ũgĩkuo nĩ maaĩ hĩndĩ ya kĩguũ.

Rurĩrĩ rwa Gĩkũyũ ota ndũrĩre irĩa ingĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa nĩ rwahũthagĩra ng'ano o indũ ũmwe na thimo harĩ gũthomithia mbeũ njĩthĩ maũndũ matiganĩte megiĩ rũrĩrĩ. O ũndũ ũmwe na gũtwarithia nambere ng'ano cia rũrĩrĩ. Kwa mũhiano nĩ mahũthagĩra rũgano rwa andũ arĩa mena gĩtĩo ũigĩrĩrĩki o ũndũ ũmwe na kĩo rwa kuonania ũrĩa mũndũ angĩgacĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre rĩrĩa eka maũndũ macio. Na o ho rũgano rũu nĩ rwabundithagia ciana na mbeũ njĩthĩ ũrĩa mũndũ angĩikarĩrwo nĩ mũtũrĩre angĩkorwo ndegũkorwo ena maũndũ macio. O ho ng'ano ici nĩ ciahũthagĩrwo gũthomithia tũirĩtu ũrĩa tũbatiĩ gũikara ta atumia nĩguo tũtigĩrĩre nĩtwabacĩra thĩinĩ wa hiko ciao rĩrĩa makinyia mĩaka yao ya kũhika. Na o ho nĩ mahũthĩraga ng'ano cia njamba irĩa ciarũagĩrĩra rũrĩrĩ nĩguo gũthomithia tũmwana tũnini ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩikara o ũndũ ũmwe na magĩkũra. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ magĩa na ũcamba na nĩguo gũtigĩrĩra nĩ magitĩra rũrĩrĩ.

Ndũrĩrĩ irĩa cikaraga rũgongo rwa bũrũri, kwa mũhano rũrĩrĩ rwa turũkana, thamburu, o hamwe na rendille, no mathiaga na mbere na ũndũire wao, wa gũthondeka nyũngũ cia ũndũire, no nĩguo mathondeke nyũngũ ici, nĩ makoragwo magĩbatara indo itiganĩte, wa mbere, makoragwo magĩbatara nĩ rĩũmba rĩrĩa makoragwo makĩruta rũtere-inĩ rwa rũĩ, wa kerĩ nĩ mũthanga ũrĩa onaruo umaga rũtere-inĩ rwa rũĩ, wa gatatũ ũrĩa makoragwo magĩbatara, nĩ mũhu, ũrĩa makoragwo makĩruta riko, o ũndũ ũmwe nĩ makoragwo magĩbatara kibanda gĩ gĩkĩrĩtwo kĩruru, na oho nĩ makoragwo magĩbatara ngũ irĩa makoragwo makĩhũthĩra cia gwakia mwaki, nĩguo makorwo magĩcina nyũngũ irĩa makorwo makĩũmba.

He moguni maingĩ marĩa makoragwo ho ũkĩ rĩrĩa ũragũra indo thĩinĩ wa nduka, ũkĩringithania na kũgũra indo thĩinĩ wa thoko, wa mbere indo iria ciendagio thĩinĩ wa nduka, nĩ ikoragwo cinjohe na njĩra njega ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra atĩ indo icio nĩ theru, mũgaro na indo iria ikoragwo ikĩendio thĩinĩ wa thoko, iria nyingĩ itakũragwo ciĩ njohe, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria ikorwo na rũkũngũ o ũndũ ũmwe na gĩko kĩingĩ, wa kerĩ wega wa kũgũra indo thĩinĩ wa nduka, nĩ atĩ indo nduka-inĩ nĩ ikoragwo ciandĩkĩtwo rĩrĩa igathũka, mũgarũ na thoko ĩrĩa ĩtakoragwo ciandĩkĩtwo rĩrĩa indo ico igathũka, wa gatatũ nĩ atĩ indo cia nduka nĩ ikoragwo na ara na kĩndũ gĩa gũkuonia wagĩrĩru wacio, ũndũ ũria ũtakoragwo ho na indo iria cikoragwo cikĩendio thĩinĩ wa thoko, ũngĩ nĩ atĩ indo iria ikoragwo ikĩendio thĩinĩ wa nduka, nĩ ikoragwo na thogora wandĩkĩtwo, mũgarũ na indo iria ikoragwo ikĩendio thĩinĩ wa thoko, iria mũndũ akoragwo akĩenderio kũringana na wendi wa mwendia wa thoko.

Mandagĩtarĩ nĩmahinyagĩrĩria na magathingata andũ atĩ nĩ wega mũndũ aikare agĩthũrimagwo mwĩrĩ kahinda gwa kahinda, nĩguo gũtigĩrĩra nĩamenya ũrĩa mwĩrĩ wake wĩikarĩte. Kwa mũhano mandagĩtarĩ nĩmaugaga atĩ mũndũ he bata akorwo agĩthũrimwo mwĩrĩ wake rita rĩmwe harĩ mwaka nĩguo kũmenya kana ciĩga ciothe cia mwĩrĩ ciĩho na njĩra njega. Bata wa ũndũ ũyũ kũringana na ataaramu nĩ atĩ mũrimũ ũngĩmenyeka gatene no ũkorwo ũkĩrigitwo na ũkorwo ũkĩhona. Kwa mũhano nĩ, mandagĩtarĩ nĩmeraga andũ atĩ mũrimũ wa cancer ũngĩmenyeka tene, mũndũ no akorwo akĩrigitwo na mũrimũ ũcio ũkorwo ũkĩhona. Mandagĩtarĩ ma magego namo nĩmakoragwo makĩendekithia atĩ mũndũ akorwo akĩmacerera maita merĩ harĩ mwaka, nĩguo gũtigĩrĩra nĩamenya ũrĩa magego make maikarĩte, nĩguo gũtigĩrĩra ndanathiĩ thibitarĩ rĩrĩa magego make me mathũku.